Bo kamanut keyai boisioni amun agenge ko amitwogik chekyome, age kokonu borotet age kokonu repisiek.

Oneti chito akobo boisioni en agenge oneti olekimindo, age ko ole kisemberto, age ole kiripto kotor koet kot niton kokon matundek.

Oneti chito ole kimindo koroi en agenge ko oldo ole kiminen, age ko ole kimindoitoa ako nebo somok ko ano olekemindoito.

Kiyoe koroi eng maa ak ketor kechemshan ak kiaam any.

Koroi en korenyon kekuren macadamia o tam korutu en mbaret ako tam ketue sikyam tuguk chelelach chemi orit yoton.

Itou ng'alalet ii konome ak kokotisye yeibata kakokotis, konam any komwa tuguk kyik.

Akere biik oeng' chekalach tuguk chekergen ,age kokailach siatit nebuluu ako akere kouwon kinete kiit nekipimondoito amitwogik .

Akenge anetii. Jitoo olekitemtai mbaret ak olekimintai ak olekiriptai kotkoek

Eng paishanii amajnikei rapinik asamuj apaiishe asemberee akarip

Mile biik ole kakituiyo wainichu, lebenditoitoi akomi kora mugombet eng koroito uu kariit.

Tieng'ei ngotko lalei asista anan komalalei asista eng kasarta age tugul keyoe boisionito.

Paishanii kokonu rapinik ak komejei ripset nemii parak

Agenge sochome kasini ko agenge, ko konu rapishek ako konu amitwokik. Mamachei any amun kasit neo ak kingete keyae kasinito.

Abwati ayoe boisioni ako kerenyun akobo boisioni kokonu matundek anan konu atkei kiit ne kararan eng mwisho.

Agenge, aporchini ole kitemdoi imbaaret. le kipimandoi imbaaret keminei bandechutok ak le kisembertitoi tatuun koek matundek che korororon che kakoechekitu ako imuch kiaam any kuno.

Bo kamanut keriip tuga amun agenge, kokonu chego, ake kokonu panyek, ake kotos kialda akelipane tuguk chekemeche ilipanen, ake kokonu rwetet ne kararan eng gaa.

Kiit ne tesetai eng yu, ageere chito nekaipor matundek chekakonunio alak ko chemabwa komnye, chemaruryo komnye eng imbaar.

Ndageer boisioni abwati kiit agenge ne kisekenetoito, ole kimindoitoi ak ole kiriptoitoi.

Bo kamanut amu agenge, kocheru uchafu che kanyi sumdo che kanyi eng imbaar ake kokonu environment anan ko oldo ne kararan.

Agenge, kotoreti kokwet kokon amitwokik, ake kotoreti chito binafsi kwaam tuguk eng meset.

Kiit nemile biik eng yu, ko ole kakiratita borowonik eng melit, ole kakisalda melit. Mi ne kasal konde melitab Kenya, milei biichu tuguk choto nia.

Kiit ne tesetai eng yu, ageere melisiek chemi ainet, alen vunani samakinik eng oinet ngatakchi.

Eng kokwenyon kemae tuguchutok yon kakeip matundechutok ak ye kaipata kenaam anyun kendee asista ak kemaa, kopir asista eng bii.

Matabitunat koroi eng korenyon alakini kitam kepoishen kevunane samakinik eng oinet.

Kiiy nenyone metit ngageer koroito ko agenge, ko mashinit nebo solait nekonu stimet eng kokwet.

Bo kamanut boisioni eng kokwet amun agenge, kokochin ngokenik kotinye afya ne kararan.

Ageere kwondoo ak boiyot neboe ingokenik en yuh, uon ingogenichu kinogii beek ak chang ingokenichotet, ak mi biik chemi batai chegere ingogenik chekiboe.

Bo komonut keyai kasini, amun agenge ko konuu rabinik, ake kokonuu mainik, ake kokonuu banyek chekiome.

Agenge ketekin ole kiboen ngogenichuto, nebo oeng kechengin omitwogik, ko nebo somok ii keboe ingogenichuto.

Agenge ineti olekitekto oleomisien ingokenichuto, age ineti ingokenik che kiboe en yuton nebo somok ko amitwogik achon che nyolu kigochi ngogenichuto.

Amokinige en boisioni agenge; osich maanik nebo oeng ko banyek che kyome nebo somok ko rabishek ye alde maainik anan ye alde ngokenichuto.

Netai kecheng'e maainik nebo oeng kecheng'e ngokiet nemoche kosieb ak indechi maanichoto konyokosiebe asikocher ngokenik alak che chang.

Bo komonut keyoe boisioni amun netai: kokonu banyek, nebo oeng kogunu maainik che kialdo anan ko che kyome, nebo somok kogonu banyek amun ye yeny ingokiet iame banyek.

Netai indoi bek mat, nebo aeng inde mwaita bechon, vak igany kochemukan, nebo somok inde mchelek bek ak igany kochemukan bo koruryo kobek bek AK isuruku any.

Koroi en kila ka kila, agenge keboisien ketesyin amitwogik koanyinyekitun soiti, eeiy kounoto kityo.

Kit netai nekichoben koroi ko agenge kemildo, kicheng'e korong bushek ak ketesyi beek ak ketesyi chumbik ak sukaruk ak kemilda kotago igeit nito.

Ole kiomdo koroi ko agenge kicheng'e kechiget ak keskupen ak kende kutit ak kyam koboto ngwek chumiten yuno ak kyam koanyin kou noto.

Netai iuni nout ,Nebo aeng tile akinde kachumbari ak nebo somok inde kutit Akiyam

Kit netai ichenge ingwek chon akichil chil komang subu chechiket akiteshi bek tuten akinget icheru bek choton ak subu choton akiteshi chego

Achome netai amun konu rabishek akoraa kotos iyamishe Buch komachame amun kingete kasit niton akobaishet neonia

Netai itilotili kachumbari nebo oeng ichob ngwek ak inde komye inde ketunguik, kila kitu nebo somok ichob kimyet ak ichob samakiat ak inde ndimu barakiat.

Kit netesetai en yu, ogere kwondo neyoe biashara ko aldo chapati ak amitwogik che chang nyaa ago ogere boishek che omishe en batai yono.

Abwati oyoe boisioni ko netai ago kerenyun ko kiu nyaa kasinito ago tos itilge chito.

Kit netesetai en yu koogere kwonyik che roritos maa ak murenik agenge neome banyek. Ago amishe chitugul en yu, ago uwon amitwogikchu koanyiny maa!

En yu ko agenge keyeny ngokiet, nebo oeng kindo maa, nebo somok kefraen any asikoruryo ak kwonyinyigitu kotor koigeit nito.

Boisioni netai keboisien keliten rotonok, pangok, oiywet, ak tuguk alak tugul che kiboisien ketilisien. Ago konu rabisiek koroito kora, yoe en boisietab gaa.

Netai oneti chito ole kitildo biasinik ak ingwek ak kachumbari nebo oen abortoi ole kiiyotito gasit, nebo somok aborchini ole kibalansendoito chumbik ak ele kichopto.

Netai inome inome kimyet ak iamde bendo ak inam kimyet kora ak iamde ngwek inam kimyet iamde kachumbari. Ye ibata kaitar kila kitu inam soda chemiten yono akiyee soda polepole kityo. Ak ius kutit ak koroon mi tai yon.

Kit netai, ingete inome beek ak inde unga ye ibata inde any tuguk che karimigisen inde any in pan ak ichob pancakes.

Kit netai ye ibata keichob kila kitu ing'ete inde saanit. Yon koinde saanit icheng umoit sinam isoroku ak iome kounoto kityo.

Kiit netaa yoon koinyoru matundechuton icheng'e supuu ichuton ak inam itorchi ketit, yoon koitorchi ketit inamanamen supuu kolee ak iyam, itor akee inamanamen supuu ak iyam kounoton.

Kit ne tile boisietab beek en temishet ko yonmomi ropta anan yon kemeut. Ko yoton ele tile boisietab beek.

Kitilotili ak yan keitil any ii, ichemushan ak ikorokan nyanyik, ketunguik, spices tugul ak tor any inyon inde tuguk tugul ak ichob any koigekitu choton.

Yobu oinet beek che kebitishen mbar alan ko ropta kora, anan kora kedrileni anan keteme keringet asi kogon beek che kebisen en mbar.

Beek chekipisen imbaar koyopu ainet ak nebo aeng, koroponchin, ak nebo somok, kepalei keringet asikecher beek eng ingweny che kipise eng imbaar. Koyopu yoto beekab imbaar.

Netai kechenge amitwokik anan matundechu tugul ak kecheng kiiy ne kikure drilait ak ketuiyo tuguk tugul ketilatil ak korokan tugul akerongchi yutok any.

Ngakeer ananee kokecheng paipusheek ak mashinisheeek akindee mbaronii chuu